Kae waneno ka ji pono nyanya, nyanyani opone puodho en fresh kosepone to ing'iyo kode kakitere chiro jok ma pone opone kagikete ndo kendo kaging'iso kakopone. En nyanya mochiek maber kabisa. Jogi gin jo maasai mopuro nyanya, mama oting'o nyanya gi ndo baba boting'o nyanya e lwete kaachiel baba moro boting'o nyanya e lwete. Twanenogi kagigolo nyanya e puothgi magipidho, jomoko bende obedo e tok puodho kagipono nyanya moko be rito, moko be yweyo e tie yien kae.

Tijni ka ng'ato dwa time tonyako los puodho mayom. Bang' oso puodho mayom kabisa to okunyo bugo mok bor ahinya kata mok tin ahinya ma rabolo nyal tie rabolo nyalo donje ma donj iye . Bang' bang' kunyo bugo okawo tol opimo godo owe space moromo gi nasaf moromo gi mondo kik kaponi gidongo kik moro tenre kuom wadgi manyalo miyo moro ok dongi ka moro otenore .Koro kidwaro pidho rabolo nyaki kuongi kaw tol mipim godo kaka space onego bedi kisekawo tol mipimo tikawo kwer tikunyo bugo maromo mita kata abich abiryo kamae tiketo rabolo kiseketo rabolo tikawo lewni iike maber mobed maber kiseike maber tiweye kanyo koro gidongo.